Njũgũ karanga nĩcia mĩthemba mĩingĩ na niciteithagĩrĩria mũndũ. Na hena mũhĩrĩga ũmwe wĩtagwo wa Viginia, njũgũ karanga ĩyo ĩkoragwo ĩ njega mũno, ũmbo wake nĩ ta gaboco kaa Wairimũ nginya ũtune. Njũgũ ĩyo nĩheyaga mũndũ ũgima wa mwĩrĩ tondũ mũno makĩria andũ rĩa marwaraga mũrimũ wa cukari, nĩhotaga kũmateithĩrĩria kũmenyerera cukari ndũgathiĩ igũrũ kana ndũgathiĩ thĩ. O thĩiniĩ wako nĩgakoragwo na indo nyingĩ thĩinĩ wako nĩgateithagĩrĩria harĩ ũgima wa mwĩrĩ, waki wa mwĩrĩ kũhe mwĩrĩ hinya ona gũtũma maũndũ maingĩ ma mwĩrĩ na gũteithĩrĩria indo iria ciakaga mwĩrĩ thĩiniĩ wacio. Ũguo nĩ gacũgũ kega mũno na nĩkĩo ndĩkendete.

Ĩĩ nĩ ũheaga andũ aingĩ mĩeke ya mawĩra tondũ mũrĩmi ũmwe no ũkore aigĩ, ararĩma ngũkũ, akarĩma mahiũ na akarĩma irio cia mũgunda, na akarĩma matunda maya mekĩragwo manyũmba ma maratathi. Ũgwo andũ aingĩ nĩmagunĩkaga kwona atĩ nonginya andĩke andũ arĩa mekũrorera ngũkũ, gũcirorera rugarĩ, heho na gũciĩkagĩrĩra maaĩ na kũhataga kiugũ gĩacio. Kũu kũngĩ nakwo nĩ kwa ng'ombe, nonginya gũkorwo na mũndũ wa ng'ombe, ũrĩa ũracihe mahuti, agacikamĩra mathaa marĩa metikĩrĩte matekũhetũkia mahinda tondũ ng'ombe ingĩikara na iria nĩrĩhĩ, nĩ icinagwo. Ũkona rĩrĩa ararĩma mũgũnda, kwĩna andũ andĩkĩte a kũruta thumu magĩkagĩra mĩgũnda, na marĩmagĩre irio, na arĩa angĩ makoragwo oro kũu makĩmũteithĩrĩria kũhanda, kana kũrora ũhoro wa mĩ, mĩgũnda yake kana mĩmera yake ũrĩa ĩkoragwo ĩhana.

Riko rĩrĩ rĩkoragwo rĩrĩega mũno na no nyende kũĩra andũ marĩtũmĩre mũno makĩrĩa tondũ rĩkoragwo rĩna ũhũthĩri mũnini wa ngũ hindĩ ĩrĩa ũraruga ona rũkũ rũmwe no rĩhĩithie irio hĩndĩ ĩrĩa ũrenda kũrũga tondũ rwĩna mwanya ũmwe, mwaki ũrĩa ũrona wekĩra hau ũrathiĩ o irio-inĩ ciaku tu, itagũtinda ukĩorĩra na nja tondũ wĩ hau gatagatĩ, ndogo nayo ndĩ ihuraga gatagatĩ tondũ hena mũtũriro ũrĩa ũraruta ndogo yaku nanja kogũo niĩ ingĩ ũrio no kũga andũ marĩkĩrĩre mũno makĩrĩa thĩinĩ wa mĩciĩ yako tondũ okorwo nĩ ta rĩu rũrĩrĩ rwitũ rwa gĩkũyũ nĩ twendete mũno kũrũga irio cia gĩtheri, ũgũo ona ũngĩkorwo wĩna rũtungu rũmwe tũ ũtige warũĩkĩra riko ũgĩcoka ũkoraga gĩtheri gĩaku gĩkĩhĩu tondũ rũtungu rũu rwahĩa kahora na mwaki waku ndũrorĩra thĩ ũgũo nĩ rĩega no nyonie andũ marĩtũmĩre mũno makĩrĩa.

Ũyũ nĩ mũgũnda mahũwa, ũngĩrora haha nĩ kuona mwene mahũwa, aronereria mũrĩmi ũngĩ, ũrĩa mahũwa macehagwo, kana ũrĩa maigana harĩa magĩrĩire kũrengerwo, na nĩ getha rĩhote kũruta ihũwa rĩngĩ ũtekũrĩtinĩria harĩa thĩ, na mahũwa maya nĩ makoragwo me mega mũno thĩinĩ wa bũrũri, tondũ nĩ marehaga mbeca nĩ ũndũ wa mĩrĩhĩre ya magoti hĩndĩ ĩrĩa watwara indo ciaku nanja, nĩmarehagĩra nanja, gũkũ gwitũ tũtũmagĩra maingĩ ũgithiĩ kuona mũndũ thibitarĩ, ũgĩthiĩ kuona mwendwa waku, ona kana hĩndĩ ĩrĩa mũrakũngũĩra thigũkũ ya endwa, hĩndĩ ĩyo nĩguo andũ makoragwo mamekĩrithĩirie, gũkĩra mabũrũri ma nanja nĩ makoragwo mamakumĩtie mũno, tondũ ona ũngĩenda gũtũgĩria mũndũ kana kũmũkũngũĩra no nginya wĩkĩrĩrĩre mahũwa, kwoguo maya nĩ makoragwo marĩ mega.

Ngwacĩ ciaima mũgũnda ciokaga ci cigaitwo nja, igaita tĩri, ciaita tĩri nawe ũgacioya ũgacithambia, hĩndĩ ĩyo nĩ wakĩtie kamwaki gaku, ũgaciĩkĩra thaburi, ũgekĩra maĩ maigananĩirie, ũgacoka ũgacikunĩka na kĩbati, kwinao makunĩkaga na rũthirũ ona kana macoya, wona ciarĩkia kũhia, ci nĩ kũruta ũcirutaga, mũno makĩria ciaigagĩrĩrwo hwainĩ andũ magĩthiĩ toro, na nĩ getha kĩroko mwokĩra ciakoragwo irio irĩ irio njega mũno ciakũrĩa hĩndĩ ĩrĩa mũreharĩria gũthiĩ mĩgũnda-inĩ yanyu, tondũ gwacĩ nĩ ĩyitaga nda mũno, ũguo wona waima hau ũgathiĩ mũgũnda, ona ndũngĩigwa heho kana ona kũhũta mũno, wakoragwo ũrĩmĩtĩ kũndũ kũnene mũno nĩ ũndũ wa gwacĩ, na nĩ ĩteithagĩrĩria mwĩrĩ.

Ũrĩmi wa gũtũmĩra nyũmba cia maratathi ũkoragwo wĩ mwega, na no nyendekithĩrie mũno makĩria ũrĩmi ũcio, tondũ nĩ ũhotaga gwĩitĩrĩria irio ciaku maĩ, na igatuĩka cia gwĩikaria ma wĩigũ thĩinĩ wa tĩri, nĩ ũndũ nyũmba ĩyo nĩ ya maratathi na ĩna kĩruru, ũguo ona maĩ wona maikara ma ona wahu wekĩra maraikara orohau, matiratherera kana makanyuwo nĩ riũwa, hau hangĩ naho nĩ hamĩhere ya thumu, kĩnyũmba kĩu nĩ gĩkuwaga mboga nyingĩ mũno, kana indo iria wekĩra, na nĩ kĩnyũmba kĩnini gũkĩra ũrĩa ũngĩhanda mũgũnda waku, cikorwo cinyingĩ tondũ ona ndũngĩnoga toria ũngĩkorwo ũkĩnoga mũgũnda, nĩ ũndũ ũgĩcihe maĩ wĩkĩraga tũmĩbaibũ twa maĩ ndotindaga ũgĩitĩrĩria na ndoo, ũguo niĩ ũũ no nyende kwendikithĩria andũ, mekĩrĩre ũrĩminĩ ũrĩmi mũno wa nyũmba ici cia maratathi.

Ũrĩmi wa ngũrũwe thikũ ici ndũrĩ nditi nene mũno, tondũ ngũrũwe tonginya ũmĩhe irio cia mũtu nĩgetha ĩkũre. Nĩũrakora mũrĩmi nĩ arathiĩ mũgũnda gwake irio ciake cia gũra ciona ciatuĩka cia kwendio ciagana, endia iria ciagũrwo ciatigara, mũrĩmi aracioya okoo ciatuĩka reject kana ona itingĩrugĩka, arathiĩ agacicamũra gwake mũgũnda na nĩcio waru, mabũga ona matharũ, agacicamũra akahe ngũrũwe ciake ciĩ mũcũthi. Akauma hau agathiĩ thoko akarogota matunda mothe marĩa matetwo nĩ, nĩ endia, matunda mao marĩa mathũkĩte kana maikarĩte mũno makahoha matangĩendeka mate, mũrĩmi no athiĩ amarogote mothe atwarĩre ngũrũwe ciake na cirĩe. Ũgwo to nginya ũgũre irio cia mũtu nĩgetha ũkorwo wĩna ũkinyanĩrĩa ũrĩa mwega wa kũrĩithia ngũrũwe. Na kũhe indo ici nĩ itũmaga ngũrũwe ona iteng'ere mũno makĩria kwĩ irio cia mũtu.

Ndanona nũgũ ĩkĩrĩa mbembe, mũrĩre irĩyaga nĩ irĩyaga mũno, na ĩkaria mbembe ĩtegũtigia, tondũ ũngĩciĩhokera mũgũnda waku irie mbembe, nĩ gwĩtana cĩtanaga, wahota kuona nĩ nũgũ ĩmwe, ũrege kũmĩruta, ũgĩcoka gũthiĩ rĩrĩ rĩngĩ ũgũkora cihũrĩte mũgũnda waku, igĩthokangia mbembe kũrĩa na kĩũnũhu, tondũ ona itirĩyaga na kĩhinyio, ĩrĩyaga ĩkĩigaga thĩ kĩrĩa ĩkĩigaga thĩ. ũguo ona ũngĩkorwo ũrahandĩte mbembe ũrongoreirie kwendia, gũtirĩ kĩndũ ona kĩmwe ũngĩrogota thĩinĩ wa mũgũnda waku, tondũ nũgũ ciambia kũrĩa, ikũrĩa igĩthũkangagia na ikĩũnũhaga mbembe ciaku.

Wa mbere macini cia gũtema nyama nĩ cinyihagĩria andũ mawĩra ona mathaa na mĩnoga tondũ hindĩ ĩrĩa watũmĩra macini ndũratũmĩra hinya mũingĩ ũguo ũkona atĩ ũrĩa ũngĩatũmĩra hinya mũingĩ ũgĩtũmĩra kahiũ gaku na rĩngĩ kahiũ nĩ gatuhu tiguo macini yeka. Macini no ĩgũtinangĩrie nyama ĩthaa rĩmwe ng'ombe ngĩma no mũndũ ona no ũtinde hau ũtarĩ ũrarĩkia to kahiũ ũthiyaga ũgatuhia nĩ ũndũ wa gũtinia nyama, rĩngĩ ũgacemania na nyama ĩrĩa nyamũ, koguo macini nĩ ciokire kũguna mũno na nĩ kĩo andũ aingĩ thĩkũ ici mekĩrĩrĩire macini tondũ macini wona wamĩrurumia kana wamĩakia ũcoke ũmĩcete ũmĩige harĩa yagĩrĩire gũtingangĩria nyama ĩgũtinia we no kũmĩthondekera ũrĩ mĩthondekagĩra kana ũkĩmĩigaga ũrĩa nyama yagĩrĩire nĩgetha ĩgoka ĩhĩtũkĩire ĩgũtinangĩirie nyama ciaku wega na mathaa magatuĩka makũnyiha.

Ĩĩ nĩgũkoragwo na atumia matwarithagia nduthi tondũ kĩrĩa kĩmacũngagĩrĩria maũndũ-inĩ mau nĩũndũ wa wagi mawĩra na nĩkĩo mamatindĩkĩrĩirie, makona handũ mũndũ aikare mũci kaba ũngiumagara woe nduthi ĩo ũtinde ũgĩkua andũ, onakorwo no igana rĩaku ũkuona, ciana ciaku at least nĩciagĩa mũtu itikũrarĩra mũthenya ũcio. Nĩmakoragwo marĩ anini, gĩtũmi nĩ gĩkĩ, andúũ monaga tarĩ wĩra wa arũme. Rĩrĩa mũtumia aratwarithia nduthi monaga tarĩ mũgarũ, matiagĩrĩire kana mathũkĩirwo mũno rĩrĩa mũtumia arathiĩ agakua na nduthi kana agakua mũndũrũme agatuĩka nĩwakũmũinũkia na rĩngĩ mathaa nĩ moru. Ũguo rĩngĩ nĩkĩo andũ aingĩ monaga arĩ ũru kana ũgacũngĩrĩria ũnini wa ũkui wa nduthi wa atumia.

Endia aingĩ mathiaga mathoko matiganĩte, makamba gwĩ, gwĩthĩrania thoko ĩyo mathogora makũu, magacoka magathiĩ thoko ĩrĩa ĩngĩ magaithĩrania kũgerera kũrora na maitho onamakorwo matiragũra, no o nĩ gũthuthuria marathuthuria mathogora ũrĩa makinyĩtie. Kana kwĩnao angĩ mamenya kĩndũ kĩna goro nĩ ũndũ wa mwenderie wao. Kwĩa, ũngĩrora material iria ikoragwo itiganĩte, kwĩ material hũthũ, kwĩ material ya gĩtagatĩ-inĩ, kwĩ material yumaga ndigi na kwĩ material mata. Ũũ kũringana na material kana nguo ĩyo ĩthondeketwo na material mahana atĩa nĩmahotaga gũkũrana material ĩno ĩna, no ĩkorwo ĩĩ goro gũkĩra ĩrĩa ĩngĩ. Ũgwo material ĩyo ũngĩmwenderia goro nĩekũgũra, no ũngĩmwenderia ĩrĩa ĩraima hũthũ goro ndangĩgũra tondũ nĩ aramenya hau nĩwamũicĩra na nĩwamwenderia gũkĩra ũrĩa gũtarĩ.

Ĩĩ no njĩtĩkanie wheelbarrow ciumanĩte na ũtekinoronjĩ tondũ tene andũ mathondekaga tiri cia mbao, nĩcio ciatũmĩkaga mũno gũkua kana ũkohanĩrĩria kĩndũ ũgathiĩ ũkĩgucĩtie kana ũgatũrania mũtũngi, wona watũra na gatagatĩ ũgekĩra kĩrĩa ũrakua ũkaũgucia. No rĩu tekinoronjĩ nĩyokire na ĩkĩrehe maũdũ ma kũhũthia wĩra. Wheelbarrow ĩtũmĩkga mũno kaingĩ na ũkui wa indo, kũhũthia gũkĩra gũkua na ng'ong'o, tondũ ona wheelbarrow wekĩra nĩũgũkua indo nyingĩ gũkĩra ũrĩa ũngĩakua na ng'ong'o. Ona ningĩ nĩitũmĩkaga mũno mĩako-inĩ, tondũ nĩiteithagĩrĩria andũ gũkua mũthanga kana mũtukanio wa mũthanga na thimiti ĩgĩtwara kũrĩa yagĩrĩire gũitĩrĩrio marima ma gũthondeka nyũmba mĩtaro-inĩ ĩyo a gũthondeka nyũmba gũkĩra ũrĩa andũ makuaga na tũkũnia ũkona mũndũ akiumĩra akoragwo anogete ona kũheha kũingĩ tondũ ĩkoragwo ĩ nyũmũ.

Marũmagĩrĩra kũringana norĩa andũ mahana tondũ andũ mako, matikoragwo na mohinya mahanaine. Ũgwo kwĩna andũ makoragwo nohinya mũnini matangĩhota gwĩkinyia kũrĩa njanjo icio iraima kana mathibitarĩ ma kũraihu. Arĩa maremereirwo mũno matangĩĩkinyia kana kũringĩrĩra ng'ongo na ng'ongo magĩthiĩ gwetha njanjo icio, acio nĩo mambaga kũheywo njanjo mbere. Atĩ ona ingĩthira matarĩ, arĩa angĩ matanyi, matakinyĩirwo nĩyo, nĩmekũhota kwĩgĩrĩra. No arĩa magũmĩirwo mũno nĩma, na ahinyĩrĩrĩku nĩo mambaga kũheywo njanjo icio.